Elotu ndamunot nai bushari sapuk arashu biashara onkirik naloito dukuya tenewueji, idolita ajo nkirik kuna na kitayu noonkishu neaku biashara naibesiai onkirik nalotu ndamunot, nitadolu si ajo elelek aa enkop irparakuo ena amu ninye aai nilo na atumie esiai onkirik tenkumoi na kitadolu ajo aketaana nkirik onkishu nashomoki ayieng pepuoi naa atum kuna kirik namiritae tene neaku bushari sapuk ena namiritae nkirik.

Ore taa enitodolu ena naa enkiti shumbi ena natipakaki naa enkiti pirbil ninye ena nalioo. Naa keitodolu ajo kitau enkoteli sii ena amu ninye ake idim anotie nkuti tokitin natii mbirbili naijo kuna. Naijo najii ee shumbi, amu inakata naa epuoi aatumoki ainosie en`daa. Naa enetipat oleng ena toki amu mmenyae en`daa ashu iminosayu en`daa naa metii naa ninye.

Ee pii aidim nai atolimu arashu ainasu ajo kanyio nagira aasa, adolita naa kule natii irbaketi arashu irpibili sapukin neaku kule kuna na kitodolu ajo eramatare onkoshu ekule naninye na naloito dukuya tenewueji eshomoki na alep nepuoi atum kule nabanji neaku kelelek a keyaitae kuna aale apuo amir na amiraki ewueji neje neaku enasia enaramatare onkishunaji ekule ninye na naloito dukuya tenewueji ana enikidolta.

Elotu taa ndamunot esiai na emukunda nadolta oltarakita ogira ninye aor emukunda arashu olchamba lolopeny neaku na elelek aa keji peyie iteruni enkiremore neaku ore entoki nalotu ndamunot na nchere eloito esiai eramatare dukuya na enkiremore sapuk anaa naa anaitodolubempikata oltarakita pelo na aor nitobir ewueji sidai napiki nkaitubulu esiai enkiremore etipat na naloto dukuya ana enikidolta tene.

Adolita taa engari tempukunoto olori sapuk oleng nai oshomo anap ilolan kitodolu ajo elelek aa mpuka kuna arashu tenijo si aingur na kitau nkuk neaku lolan sapukin enapita eleori nai entoki nadamu tanadol ena nadamu na esiai ebiashara ashu na nadamu na ltunganak ogira anap ntokitin ayaki irkulie nitodolu na ajo esiai sida ena ebiashara peyie epuo na ltunganak atum ntokitin pookin nayieu, nai teniata engari nelo na anap ntokitin ayaki ltunganak pookin.

Ilchonito taa lonkishu natuata kuna, ashu kulo otii ene, neeku ninche kulo oitayioki nepiki ewueji neje peyie epuoi aitobir, neeku ore nai enikoni petumi ashu eneikunari enasiai, naa kepoi naake naa ayieng' inkishu nitayuni olchoni tenkarriyiano, naa pemepoi auduwud, nepoi naa aya inewueji neyieuni. Nenetipat oleng enasiai, amu ore ilchonito, neeta esiai sapuk oleng. Nitobirieki ninye inamuka, nitobirieki irbenia, nitobirieki intokiting impirai kuna onkejek, nitobirieki akeyie intokiting kumok oleng. Neeku enetipat enasiai.

Adolita taa entoki naji oloshoro keji tenkutuk ormasaasai oloshoro loloikembe ninye ele na kanyor nanu Oleng amu keji oshi taata tontauni uji power nataa oloshoro oota aisidai oleng amu keeta biotisho oramatie oisho osesen arashubepiki eleoshoro ntokitin naijo groundnuts nata proteins nisho na ninche sosen biotisho tialo osesen engolon neakuvanyor nanu enasiai enabae nadolta tenewueji eokoto oloshoro amu endaa nai nanyor osesen lepooki ngae

Ee eketii lelo turrurri arashu ina naboisho olaasak lesiai enkiremore ataa ilaturok arashu ilairemok, tenebo naa olang'eni lenkiremore, tontokiting naaji eh agricultural organisation, ninche naa nena naapuo aishooyo enkiteng'ena tialo imbaa enkiremore. Nepuo ninche aiteng'en ilairemok enikunaa esiai enye, nisho si duo entoki najo ilashumpa subsidies, ataa, ereteto nalo naa anyok ninche, nisho ninche empolea, nitoki si aiteng'en ninche moyiaritin niteng'en oleng naa tombaa pookin enkiremore, neeku ketii pi lelo turrurri olosho le Kenya. Naa keesita imbaa sidain oleng, tenkaraki naa pepoi atum enkiremore etipat.